Ichechu ko maasaek che werik ak chetibik chekotonoso ak inirikyi missing' ngele icheket ko chamanik icheket ko biik chechomndos. Koicheket kobo komonut missing' en Kenya amun icheket kotoko koribe kimila nenyuan nekikometo biik chechang' neyoe biik chechang' koba olindet sikobit kokere kit netesetaii ak tuguk chekibo keny chekikoutien biik chechang'. Konoton kokikotal kora biik cheyobu outside Kenya koker tuguk chekibo keny cheyoe bichutet.